Ĩĩ nĩ ndigithũkanĩtie akaunti yakwa ya mbiacara na akaunti yakwa ya ũhonokio, gĩtũmi gĩ gĩkĩ, akaunti ya mbiacara nĩ mbeca ciakwa cia mbiacara na ingĩaga gũcithitũkania na ciakwa cia ũhonokio no ndĩkore ngĩtũmĩra ciakwa cia mbiacara. Gĩtũmi gĩkĩ no gĩtũme biacara yakwa ĩgwe nĩ gũtũmĩra mbeca cia, nĩ gũtũmĩra mbeca cia mbĩacara